Kiwalak boishoni en kasarta ye kin koit muswo

Indoger pichainnichu somok chutet somok ko kikombok che kiborchin kei che terter che chutet neoger en yuu netagu komie ko noton nebo impiret ne kibiren eut ak nekibiren keldo ak akee nemotoyogu nitet ko toguu kele kit netesetai en yuu ko kasit nebo bik alan kasarta nebo impiret nekiborchin kei kikombok che terter en emet ala en kokwet (puse) ne chamat soiti en ngalek ab impiret ko notet nekibire nebo keldo ne chamat en bororyoshek tugul chemiten en Kenya ak ematuwek alak ne notet ko impiret kiptolit netityoren keldo ne chome bik chechang ako icheket koisibi missing ak konoe kole kabendita ano imbirochutet bo kiptulit ala chikabiris ko achon ak che mabiris kocho kou noton kotakobek impiranitat.